E Kenya ka wan kod dhoute mopogore opogore kaka jo Maasai, jo Turkana e kind mamoko. Kendo bende timbegi bende opogore kachiel kod kitgi. Kawayudo weche mag keny, wang'iyo jogo ma jo Turkana. Gin jogo ma ka oriwo keny to gitimo arus a yor kitgi. Kendo iyudo ka jalno ma dhako orwako pien diel kata pien dhiang'. Mae nyiso ni oseriwo arus. Kendo nyithindo manyiri bende omi nyadhi ahinya kendo iyudo ka imako lwetgi ka pod gitindo. Mae nyiso ni nyithindo ma nyiri e ot ma Turkana gin jogo ma omi ohinga morO maduong' kapogore kod nyithindo ma jowuoi. Kendo bende en gino ma ok tamre timre nikech giseng'iyogodo. Bende iyudo ka nyithigi ka pod tindo ok girwak lewni. Giwuotho duge nikech nenore ni pod ok ging'eyo gino marach kod maber bende.

Mbui en kama ok inyal donje adonja ohoyaye nikech odwaro lony moro matin e somo. Kendo ka isomo kata matin en gino malong'o ahinya kendo obiro konyi nikech weche mbui gin gigo ma ondiki kendo samoro inyalo ndik ni gimoro ma yot to ok ing'eyo somo. Mae biro miyo idwok gino ma ok openji kendo chieng' mokwongo mane adonje mbui nayudo ka en tich mayot nikech ibiro mana penji penjo mayot bang'e ibiro duoko to duoko ni bende biro duogo piyo piyo kendo ok deki.

Mae en kambi moro kata ofice moro ma oger eyor no maler ahinya kendo okete e yoo manyasani. Oketne sitima rieny kendo oneno maler ahinya. Kata kamano, nyiso ni sechego ma Ijii onego bed ni donjo mondo oti eiye kae pok ochopo emomiyo pod olore kendo oling' thii onge gino matimore e iye ka. Bende obuke rangi moro maber manyiso kata keto ranyisi kuom gigo matimore eiye kae. Bende ng'enyne en kama itiye kod mbui emomiyo gigo manya sani kaka laptop emineno e iye kae.

Gimoro ka gimoro ma watimo ni ga kod nengo. Kendo inyalo timo gino matin to ikonyo ji mang'eny. Bende gino ma ichayo nyalo konyo ng'at machielo. Omiyo kik wacha gik moko ma watimo kata tijego ma watimo. Mae en ofis moro ma nyiso jo od bura kendo chal ma gin kod weche moko magidwa mondo gilos kata gitimo gino mondo omi okony jodo manie aluora gi nikech ji duto modak e aluora ok nyal dhi e od bura. Kendi gin ema gi konyo e yalo gigo machando ji e gwenge ma oko. Mae nyiso ni gin kod nengo nikech gibiro konyo e kelo kwe ka achiel kod dongruok ne jogo ma gi tayo. Kendo bende girwakore maber ahinya. Nyiso ni gin kod tiegruok kendo gin kod lony ka achiel kod nyalo mar timo gigo ma gitimo.

Puodho e kama ng'eny chiemo ae. Kendo kata gigo ma wanyiew e dukni gin gigo mowuok e puothe. Kendo e aluora mara, ji puro mang'eny ahinya. Kendo gipuro puothe madongo dongo. To gipidho chiemo kaluwore kod gigo ma ji ohero nyiew e gweng'. Kendo nitiere jogo mapidho olayo. Kata jogo bende mapidho oduma ka achiel kod oganda. Bang' ka gisepidhe, gikete kendo giyiere maber mondo ging'e ma ginyalo uso kod maginyalo chamo. Nikech mitero e chiro gin gigo ma olos maber kendo mopang e yo makare. Samoro gipango gi e okape moko ma ondisore mondo mi ka janyiep obiro to giyud tich mayot mar uso gi kata mar nyisogi nengo ka lure kod okapu no kata ndow no magiketogie.

An ok ahero tijego mamiya olo. Kendo ng'enyne ahero bet ka ayueyo kendo ka awinjo maber. Omiyo ahero tich mar goyo simo nikech ng'enyne aluongo ga chiemo kata gigo madwaro kowuok e kambe maboyo boyo katiyo kod simu. Kendo bende ahero wuoyo kod osiepe na kagoyo mbaka kendo anyisogi pacha nikech ok ahero mondo mi abed ka achwanyora kata ka asin. Ahero mor kendo ahero nyiero gi ji. Omiyo asiko ga kamanyo jalno manyalo miya mbaka mondo mi wanyier to kendo wapim paro. Bende ahero ga weche mag simo nikech miya ga awinjo gigo ma akia kendo mia ga awinjo mamor ka ang'eyo gigo madhi mbele e piny.

Bedo e achiel kendo riwo paro en gino maber ahinya. Nikech biro miyo wang'e gigo ma wakia. Kendo biro kelo wa e achiel kaka osiepe ka achiel kod anyuola. E tipo ni, nitiere weche moko ma idwa mondo olosi kata riwruok moro mokelo ji achiel. Gin nyithindo ka achiel kod jomadongo ma oket e ot moro maduong' ka ipuonjo gi kendo imigi tiegruok eyo mar weche moko. Kendo girwakore maber ka achiel kod keto gik moko e ng'utgi nyaka e lepgi. Mae nyiso ni en gino ma omi nyadhi kendo iketonegi ranyisi mondo mi ging'ere kaka nyithind sikul to opog gi e kind jonyuol ka achiel kod gin.

Samoro berga ka watimo tijego ma nyalo konyowa kiwan. Kendo bende ber ka wayudo jogo ma wanyalo riwogodo paro mondo watim gino manyalo konyowa kama wadakie. E tiponi, nitiere jogo mowuok mondo omi owuothi eka mondo gikony dendgi, nikech wang'eyo maler ahinya ni ka iwuotho, biro miyo irie dendi kendo jogo machwe ahinya bende biro golo mo e dendgi ka giwuotho wuoth mabor. Bende en gino ma ng'ato nyalo neno ni olo del kata kamano okonyo ahinya nikech biro miyo ing'e nyaka gwenge kaachiel kod kuondego mopogore opogore kaluwore gi kuonde ma uwuothe ma uchope.

Wanyalo ndikore wan wawegi. Kendo ok ochuno nyaka ndikwa kod sirikal eka mondo wati tijego manyalo miyowa pesa. Bende mae dwaro mana paro malew ka achiel kod tekowa. Kendo ka wawuok wan wawegi, en gino mawanyalo timo maber ahinya nikech o ae echunywa. Kendo tich machalo kod manie tipo ni dwaro mana in ka achiel kod chunyi ema iwuog oko to iwach ni adwa timo gimachalo kaka wer kata lombo ji. Mae biro miyi pesa nikech ji birowuok mondo mi oneni. Kendo jomoko biro mor kowuok kuom tiji to gibiro chuli pesa. Kendo nitiere jogo bende mokoso kata joma nyalo miyogi mor kuonde go magidake. Omiyo gibiro wuok mondo omi gine ni to en ng'a man kod paro malew ni manyalo konyowa e gweng'wa kae.

Wan kod kit chiemo mopogore kendo kaka ilosogi bende opogore. Gimoro kaka ring'o, inyalo bule, inyalo chiele kendo bende inyalo chwake. Ring'o manie tiponi en ring'o mar mutura kendo ilose koa enyimbich mag dhiang', kata rombo kata diel. Kendo ibiro riwo nyimbichgo kod remo kae to itueyogi maber to ichuako gi. Kaeto bang'e ikete ewi mach kod ong'enge mondo mi obulre maber kasto ikete chumbi mondo mi ji ocham. Bende ring'o manie batheni en tring abula. En ringo ma iyang'o kaeto ing'ado maber to iketo ewi ong'enge emach kaeto isiko ka iloke mondo onbulre maber kendo pi kaachiel kod remo manie iye owuog duto. Bang'e ibiro ng'ade ka ingiyo ka otuo maber to ikete chumbi to ichame.

Tuke machalo kaka miel, goyo mipira, ringo gin gigo makelo mor ahinya. Kendi ng'eny jomatindo oherogi nikech gikelo ji e achiel kendo gimiyo wabedo kod osiepe. Bende chieng' mokwongo mane agoyo mipira, ne agoyo mipira mar atielo. Kendo ne en tijno ma ok ne amor godo ahinya nikech ne watugo mipira kod jogo mong'e tuge ahinya. Kendo ne asiko ka afwayo kendo onge kata sa moro mane agoye mipira kata mane mipira omulo tienda. Nyiso ni onge gino mane a a godo ka at mane ang'eyo e yor mipira. Kendo ng'eny ji ne nyiera kaluwore kod gigo mane atimo. Ne anyalo gora piny kendo ji neduoda ahinya nikech kata ng'wech bende akia. Mae ne kelo wich kuot kuoma. Kendo ne omiya awuok e tugo ka pok tugo orumo.

Magi gin jootugo mag ng'wech. Kendo gin jogo mogolore mondo mi oringi. Tugo mar ng'wech en tugono maber ahinya nikech ibiro rieyo dendi kendo bende inyalo luongi e pinje mamoko mondo mi ipiem gi joma moko. Mae miyo ineno pinje kendo iwuotho kod gigo ma samoro jomoko pok owuotho go machalo kaka ndege. Bende ka iringo e pinje go ma oko ma iyombo to inyalo miyi gigo mang'eny ahinya machalo kaka pesa ka achiel kod nyamburko bende.

Lony obiro e piny kendo mae omiyo tije mang'eny yot nikech samoro inyalo gombo timo gimoro, to en gino ma pek kata man mabor. Ibiro bet to itiyo gi mbui, to gino choponi kata ka ok iwuotho. Kendo gimanie tiponi ne atiyogo e ong'ue yamo ka agolo pesana e kuma ne akane, kendo kabende aketo pesa katiyo kod namba mondik kaegi. Kendo en tich mayot, nikech inyalo gole kata ka ibet eot to ikelo nigo. Bende inyalo kano pesa kata ka ibet eot. Mae en gimakelo yot kendo emomiyo lony masani omiyoji tich mayot ahinya.

Kata ka obedo ni wan kod lony ewi tije moko, samoro wayudoga tijego manyalo keto ngimawa kama tek. Kendo gin tijego ma ok beyo ahinya ne ngimawa. Kata ka obedo ni gimiyowa pesa kata ka gimiyowa gigo manyalo konyo ngimawa. Kendo tich machalo kaka mar loso sitima en tijno maok ber ahinya, nikech samoro ka ionge kod lony ewi tijni, sitima nyalo goyi kendo nyalo chwadi marach ma itho kata ilal dendi kamoro kaka lweti kata tiendi. Bende samoro iidho ewi yien malo, inyalo wuok kuno ma igori piny. Kendo mae dwaro lony kaachiel kod bedo kod rieko nikech ka in jalno maok par, kata pache nok, ok onego itim tich machal kod mae.

Kik ine ni ng'ato otedo chiemo kendo ichame, omit ahinya. Gima ber en ni in bende puonjri kaka inyalo lose mondo chieng' moro in bende ited mari kendo icham ka imor. Kik wasik mana kawanyiewo chiemo ma osetedi. Kendo chiemo manie tiponi en mar oduma. Oduma inyalo tedo eyor bulo, ma ikete ewi ong'enge ewi mach kaeto isiko ka iloke mondo kik owang'. Kendo bende oduma inyalo chwake. Ikawe to ikete e sufuria, tiole pi kaeto ikete e kendo to ichuake ma ine ni ochiek maber. Eka samoro bende,. oduma inyalo kawo to irego kaeto itedo godo kuon ma ichamo galot kata kod chiemo mamoko.

Tiponi nyiso jalmoro matedo, kendo chiemo ma otedoni Chalo kaka kuon, kendo oketo pi e kendo, mondo ochwakre kaeto oted kuon ka oseikore nyaka gi oluth kuon kachiel kod moke ma Oregon manie gunia, kendo otiyo kod mach go yien to mach liel maber nyisoni otiyo kod yiengo ma otwo ma ok chande kutho seche duto

Nitiere jomoko kaka nyithindo matindo ahinya kata jogo matuo ahinya. Ok ginyal chamo chiemo ma ong'ad madongo kata ma ok nyal kalo e duongdi. Kendo ka in gi chiemo kaka machalo manie tipo ni, ibiro kawe to itoye matindo tindo ka itiyo kod kidi kata nyundo. Kendo biro rege ma obed mayom. Kata kamano, inyalo tiyo kod gigo ma nya sani machalo kaka blenda. Mibiro kawe to ikete e blenda kaeto i ole pi matin to irege kitiyo gi sitima.

Tich en gima ber nikech okelo ga ji kanyakla. Kendo miyo ng'eny ji yudo osiepe. Bende miyo ok ibed kar kendi ka chunyi ool. Tich mar yuecho en tich maber nikech biro miyo aluora nen maler. Kende bende ibiro miyigo to ichuli. Kendo bende ka itiyo tich mak keto aluora obed maler, ibiro geng'o twoche ma ikelo kod gigo molil. Kendo bende samoro nitiere chumbe manyalo chwoyo ng'ato kata ng'adi, magi ka igolo to biro geng'o masira manyalo timore.

Moraga ahinya ka aneno ka rowere manyiri timo tijego ma jomoko paro ni onegotigi joma chwo. Kendo gini en gino maber ahinya nikech miyaga teko kendo miyoga atimo tije mang'eny mopogore opogore. Kendo e tipo ni nitiere nyako ma olony e weche loso nyamburko kendo omor kod tijni. Otime ka onyiero nyiso ni osome kendo ong'eye maber. Bende more ka otimo kama oonge kod wichkuot nikech ong'eyo ni bang'e obiro yudo pesa ne manyalo konye. Kendo bende obiro medo tiegre kolure kod tich mobiro tiyo.

Puodho en tich monego bednitiyo gi ji mang'eny, nikech eniye gino manyalo kelo chiemo. Kendo bende, enie gino ma inyalo timo ka ionge kod tich mondikie. Bende en tich ma onge ng'ama chiki mondo mi itime. Alwora mara ng'eny ji puro, kendo gipuro e yore mopogore opogore kaka pur matindo kaachiel kod pur mar puothe madongo mag ohala. Kendo jogo mapuro puothe madongo, gitiyo kod pi ma giywayo kata gitiyo kod jenereta ka giolo go pi e puothe gi. Nikech ok ginyal olo gi lwetgi ka gitiyo gi kasuku, gibiro ol ahinya to puodho duong'. Kendo jomoko puro puodhego matindo maginyalo olenegi pi gi kasuku matin nikech ok giol kagiolone, bende en kamoro mana matin ma ng'ato nyalo timo e sechego ma ok odhi ahinya.

Puothe mang'eny ber kabedo but aora, mondo kik isik ka iolone pi to oyudo pi kende. Nikech ma en tich matek ahinya ka itiyo kod kasuku e olonalot kata gigo mipidho pi. Kendo gimiyoga ng;ato ol ahinya kata samoro gimiyo chunyi ol ka ineno ka iolone pi to pod ite ok bed maber. Kendo samoro bende en aorano ma dwono. Kendo samoro inyalo chiewo mondo idhi ol pi nalot kata gigo ma ipidho to iyudo ka pi odwono. Mae miyo ng'ato chunye nyalo chido kod pur kendo weyo gike ma osepidho ma tho e puodho.

Pur mit mana ka ikayo gino ma ipidho. Samoro inyalo pidho cham tia nono. Mae goyo ka chuny jii piny kendo ng'eny jii samoro weyo kata puodho ma nind ma ok opuri. Aluora mara jii puro to ok gipur puothe madongo nikech giluor dhi asara ka chieng' rieny. Giwacho ni onge gino ma gibiro yudo kendo bende tek mondo giyud pii ma gibiro olo ne omiyo ok gihero ahinya puro nikech gineno ni gik gi biro tho e puodho.

Kanono tipo ni nyisa ni nitiere jogo mamiyo kachiel kod nyiri go mapod tindo ma orito nyamburko mondo iting' gi latero gi kwonde go ma gidhie. Girito kendo gin kod kwe ni gibiro yudo. Kata kamano nitiere jalno machalo magoyonegi mbaka kendo giling' ka giwinjo e momiyo obet mbele kacha to bende nyiso ni omor nikech ong'eyo ni ka gin kar achiel to gibiro yudo nyamburko no materogi kuma gidhiye kata obedo ni ok gidhi kama chalre.

Onego water weche mos kendo wanon gi ahinya nikech samoro inyalo timo ne ng'ato gimoro to oonge kod ketho .Bende inyalo timo ne ng'ato gimoro ma inye to bang'e ibiro ing'eyo ni ok en mane otimo gino. Kendo e tiponi nyiso obila moko ma omako rawera moro. Kata kamano rawera ni oting'o bade malo kanyiso ni ok en ema otimo kamano kata samoro okwayo werruok mondo mi owene to obila otamore kendo ywaye marach ahinya. Mae nyiso ni kata mana samoro bende en ok otimo gino to obilo gi to ok ong'eye bende ok gidwa ng'eyo.

Ngima mawadakie ni oketo ga ji samoro kuma tek Nikech idhi ka tedo to ng'ama idhi tedoni ok en ng'atno malong'o kendo onyalo riembi gi nyithindo kata onyalo riembi e seche go ma ionge kama inyalo jotie. Kendo tipo ni nyiso jalno ma nigi nyithindo to keny mare okethore kendo oriembe. Onge kama onyalo dhiye machune onindo mana e bath udi. Kendo orwakore matrach ahinya. O onge kata wuoche e tiende ka achiel kod mek nyithinde. Bende ochalo jalno man kech to be o onge kata gima onyalo umoregodo. Miyo en e chandruok maduong' ahinya.

Aluora ma wadakie, ka nitiere gigo ma wapidho machalo kaka yien. Kelo ga mor ahinya nikech wayudo kaka wanyalo tiyo tije wa mamoko kaka gedo ka yien gi osedongo ma obedo maduong' minyalo baro baw. Bend e ka ipidho yien, biro kelo ngich ka achiel kod muya mokue. Bende yin gi wanyalo tong'o to wa uso bang'e kelonwa pesa. Mae en gino maber ahinya nikech aluorawa biro neno maber kendo ok bidong riango ka jineno gimoro amora mantiere e gweng'no. Bende biro geng'o yamo gi buru mikwadho seche go ma yamo ng'eny ahinya ma nyalo ting'o kata lewni ka imoyo.

Kik watim gigo manyalo keto ngimawa kamatek, kendo onego wanonre ahinya kachiel kod osiepogo be mawabet godo, nikech samoro idak gi nga'to to ok odwarni ber, kendo onyalo miyo ngi'mani bed kamatek, tiponi nyiso jalmoro ma omaki kod obila kendo idwamondo orwake e nyamburko to kata kamano nitiere nga't moro machielo matemo mondo mi owuok kod obila mondo mi oweye, to obilani nenore jalno ma ok winj kendo dhiro jalni mondo donj e nyamburko osiepne moro to konye kendo siemo kata wacho gino motimore mondo mi gine ka en gimadiera kata ka en mar miriambo.

Tiponi nyiso ringo' ma oyang' mange'ny ahinya, chalo ka gima thok kata diek kata mana rombe otho mange'ny ahinya e aluorani, ka ok kamano to en ahala mar ringo' timore kae ahinya, kendo olier ringo'gi mondo remo kachiel kod pi manie higi ochwer, eka jogo mabiro chamogi kata nyiewogi oyud ka gitwo maber to bende ogogi kod yamo ma ok gi ng'we, kendo bende nyisoni kae jomachamo ringo nyalo yudore mange'ny emomiyo opang'gi kae ma ok otergi kuondego mamoko ma bende ji nitiere.

Gigo mawapidho edala, onego waritgi eyo makare eka mondo kik githo kendo giwewa kapok wayudo gigo ma wamanyo kuom gi. Nikech samoro waritogi marach, kata ok wamigi yath makare monego bed ni imiyogo. Tiponi, nyiso diel maduong' ka onindo to kendo ochalo gino ma otho. Mae nyiso ni jalno mopidhe ok orite maber. Kendo kata kama oninde, olil ahinya. Nyiso ni ok oywe kama oninde, bende ok ong'i chal mar ngima ne. Mae miyo diel ok nyal bedo kod ngima, to kata mana dhano bende ber ka ritore eka mondo obed gi ngima makare.

Tije matindo tindogi moraga ahinya nikech ok abi rito nyaka dwe rum eka mondo chula. Kendo gimiya pesa e yo mayot. Kendo eyorno mapiyo. Omiyo tich kaka mar ting'o niji misike , en tijno maber kata obedo ni ooloji. Kiting'o ne ng'ato misigo, ibiro tere kama odwaro to ka isechope, obiro chuli sechego kendo pesanino, inyalo timogo gino ma ipango chieng' no, moloyo tijego ma irito nyaka chieng' dwe rum eka mondo mi ochuli masamoro be yudo ka in kod gope mang'eny monego bed ni ichulo. Ma miyo kata pesa pesa mochulino ok konyi eyo makare. Mae miyo tije moko ma watiyo matindo tindogi gibedo ga mabeyo e aluora nikech ibiro timo gino ma idwaro kendo ok ibi bedo gi gombo e tij go maricho.

Mae en tich mar pidho lum. Kendo osepidhgi ma ong'adgi ma okangi e ot maber kama chieng ok nyamgi, koth bende ok go gi. Kendo tijni ka idwa puonjo ng'ato, nyaka obed jalno man kod ng'eyo e yor jamni. Nikech mae biro konye e ng'eyo gigo ma jamni onego bed ni chamo. Kendo bende e seche go ma onego bed ni lum igolo. Nikech ka igologi e puodho ka gise tuo ahinya, bende ok ber ka dhiang' chamogi. Kendo onego inyise ni kodwaro pidho lum mang'eny to onego obed kod ot maduong' mobiro kanogie ka achiel kod pesa monyalo chulogodo jotich matiyone e puodho no.

Dak maber en gino ma ng'eny ji gombo, kendo onge ng'ama nyalo mor ka odak marach. E tiponi, nitiere jalno ,modak maber ahinya kendo ogedo eyo maber ma ochielo nyaka chiende kod kidi. Bende rangaye oketo rangach maber ahinya mar pesa ma olos kod chuma. Bende ochalo jalno man kod nyamburko, ma sama koth ochwe oneno ka ndara manie buteni chande ahinya. Omiyo oneno ni nyaka olose eka mondo kik ochandre kindego ma koth ochwe, ka nyamburko mako chuodho kapok ochopo e dalane.

Konyo jogo mochando en gino mabe ahinya kendo sama wadak kawan kod hera kaachiel kod konyruok, en gino makelo dongruok e anyuola kaachiel kod aluora. Bende nitiere jogo man ga gi chuny maler, manyalo goyo ne ng'ato arambe mondo mi gisol pesa mondo gikonygo jomamoko. Kendo ginyalo solo pesa ka en liel kata ka bende gidwaro mondo ng'ato osom mondo odhi mbele ka jonyuolne ok nyal. Mae en gino makeloga mor kendo kelo ji e achiel. Mae en gino ma ka itimo kata mana nyathi ma ipuonjono biro bedo ka pari kinde ka kinde kendo wiye ok nyal wil kodi mapiyo.

Gigo makelo mor kae gin gik machalo kaka rieko ma ng'ato obedogodo kendo paro maliw ma engodo ma onyalo timogodo tijene. Kende ineno ka okaw tiende nyamburko ma oti kendo obuko gi maber gi rangi go mopogore opogore. To bende oketogi ka rangi moro ok lure gi machielo. Mae nyiso ni en kod rieko ka achiel kod paro mang'eny ahinya. Bende opidho maua go maneno mabeyo kendo opango gi e yor no maler ahinya. Bende en kod nyalo mar nyiew nyaka waya mondo mi ochiel godo dalane kata ochielgodo maupe gi mondo kik ng'ato keth kata kik chiaye moro amora nyon kata cham. Bende opidho maua mar chiel kata obedo ni en kod lony mar nyiew ong'enge.

Oganda jo Maasai ng'eny gi, gima gihero en chiemo machalo kaka chak kaachiel kod ring'o. Gigologa chak mang'eny ahinya kendo ging'eyo kanogi kaachiel kod loso gi eyorno makare. Bende ginyalo tiyo kodgi e loso mo maginyalo tedo godo kaeto kelo negi ngima maber. Miyo gidak aming'a. Bende mae ne itimo gi joma chon mamiyo ne gidak aming'a kendo gidak maonge tuoche machandogi e dendgi nikech ne gichamo gigo maonge yien moket eigi kata gigo manyalo miyo giyud tuoche mopogre opogre. Bende gini onego bedni watiyogo kata wan jogo ma ok oganda jo Maasai mondo eka wabed kod ngimano makare.

Mae en weche pur kendo pur mag olemo. Kata kamano nenore kagima en olemono motwi kende kaonge ng'amopidhe. To kama otwie, en kama ji mang'eny ok nyal chope mapiyo. Kata bende winy modak kuondego ok chop kae ahinya, emomiyo apoyoni ochiek kendo ochiek maber to onge jalno mokawe, kata onge winyono mosodhe. Bende nyiso ni gweng' ni en gweng' maber ma onge kuo kendo timbe go maricho bende onge. Emomiyo ineno ka opoyoni odongo to kendo ochiek maonge gino mokethe.

Mae en pur mar jogo modak kapango, nikech kapango ongega kod puodho. Bende ok inyal yudo kanyo ma inyalo puro. En mana tich mar paro kod rieko ema nyalo miyi ichiem. Kendo en tijno minyalo puonjo ng'ato mana kinyise gigo mayot kaka yudo kasuku kaachiel kod lowo maber gi manyiwa to oketo e alot. Bang'e oolo ne pi, to okete kama nitiere chieng' moro maber ma onyalo twiye kendo ma oneno ler. Nikech ka okete e tipo, to ok obi dongo maber. Bende dwarore ni oyud kodhi no maber manyalo golone it alot maber. Nitiere kothe moko makipidho to golo it matindo tindo.

Weche chiemo osedok piny e aluora mara kaluwore kod sani nikech ji pitho kendo kodhi mang'eny owuok kuonde mikano giye. Bende mae osemiyo ng'eny ji obedo kod kech nikech giroto mago magiketo e puothe, mondo eka giyud gino ma ginyalo chamo. Bende gisedok piny nikech moko ne okan ahinya kendo samane igologi to oyudore ka gisekethore. Kendo opukgi oko. Mae miyo chiemo dok piny, bech gi bende idho. Kendo mae oselokore nikech onge jalno masani keyo manyalo duoko cham ma ogolo e puodho kuondego ma okano gie giesani.

Nitiere gigo ma mimondo inegi to mana ka idhi e chiro. Kendo samoro inyalo manyo gimoro ka iparo ni ok inyal yude to kidhi e chiro kata e gwenge moko to ineno ka ong'eny ahinya. Manie tipo ni en alot mar apoth. Kendo e gweng' madage otwi ahinya nikech ipidhe to bende samoro inyalo yudo ka otwi kende. En chiemo no ma ji ohero nikech itede kaka alot to ichame kod kuon. Bende nitiere jogo mapidhe mondo mi ouse e puothe kata ouse e chirni mopogore opogore.

Mae en ndalo kayo cham, kendo kindegi dhano bedoga kod tich mang'eny. Mar gologi e puodho, ting'ogi ka iterogi e dala, kendo moyo gi nyaka gitwo. Bang'e ilosogi maber kaeto ikanogi. E aluora mara, nitiere jogo mokayo bel, kaachiel kod oduma. Bende nitie masindego magitiyogo e suso oduma, bang'e to eka gimoyo gi, to gituo aeto gikanogi. To bel to gichwado ka gitiyo kod yien, kagise chwado gigolo chung ne, bang'e to gipiedhe maber aeto gikane e ogunia ka giketo ne yath mamiyo kik thuth cham gi.

Mae en tich mar puro alot, kendo inyalo puonjo ng'ato e yo mayot ahinya. Inyalo puonje kaluwore gi kama odakie, ka odak e gwengego ma otwo, ibiro nyise yorego ma onyalo luwo kaka ywayo pi mondo mi ochop kama entie, eka mondo mi ool ne alodegi. Bende ka odak but aora, ibiro nyise mana kaka onyalo puro kaeto kod kodhigo mabeyo ka opidho. Kendo bende inyalo nyise ni opidh alot kaluwore gi kama obetie nikech samoro jogo modak kanyo ok ohero alot mopidhono. Samoro ng'eny gi ohero mana spinach kata bo to ento opidho apoth, kata opidho muto. Omiyo nyaka ong'e jogo modak ebute ni ohero alot mage, eka mondo ochak pitho.

Mae en aluora moro kata gweng' moro maber man kod lowogo mabeyo mar pidho rabuon. Kendo nyiso ng'atno ma osepidho rabuon, kendo rabuondegi osetegno kendo ogolo rabuon mabeyo ahinya. Mae en kindego makoro okayo rabuondegi. Kendo en kod mor nikech rabuon owuok madongo kendo maler. Bende gin rabuon maok dhi piny ebwo lowo, kendo ogologi mana ka otiyo gi lwete makata ok odwar kwer kata opanga.

Ka wapuro puodho nitie gigo ma wagolo ka e puothe nikech gin gik ma ok wapidho kendo ok wadwar gi chutho e ndalo , nikech gibiro miyo gigo ma wapidho kik dong kan kod ber. . Bende samoro wayudo ka kuthe machalo kod magi e aluora marwa. Magi gin kuthego ma be kawa golo gi e puodho to onge tijno ma watiyo kodgi. Bende iwang'ogi nikech ginyalo chuoyo ng'ato kata bende ginyalo mako nanga ni ma gitamre wuok. Omiyo seche moko ka jii puro ka iyudo gik moko machalo kaka magi onge gino ma gikonyo kendo ikawo gi to iwito gi mabor kata iwang'o gi mondo kik gitwi kendo .

Tiyo ka un kanyakla en gino maber ga ahinya, to bende ber ka ntiere jalno ma ng'iyo u kata leronu gino ma onego bedni utimo. E tipo ni ntie hoho moro ma okunyore kendo nyiso ni samoro koth ema ochwe maduong' ma oywayo lowo. Kendo nitiere jalno moketo rowere moko matindo mondo mi oduok lowo go e hoho no mondo kik ohiny ng'ato kata kik ohiny jamni makalo sechego mapiny olil. Kendo bende en tich maber nikech obiro konyo jii modak e aluora mondo kik hinyre kata nyithindgi bende kik donj a hoho ni matur.

Ohala en gimaber nikech miyo ing'eri, kendo miyo iyudo osiepe koa kuonde mopogore opogore, to ging'eyo nyaka gino minyalo timo maber, ma bang'e bende ginyalo kawi mondo itim nigi gin bende. Kae en kar ohala moro maji uso gigo ma opogore opogore, kendo gin gi jonyiepo. Kendo gileronegi kaluwore kod gigo ma giuso. Bende giuso gigo mabeyo ahinya to gipangogi eyo makare. Omiyo kata ka janyiepo obiro, gineno jogo mamor nikech kaluwore kod gik ma jogi uso, ler kendo opang eyo makare.

Oganda mang'eny tiyo matek mondo kik giyud kech. Kendo gitiyo kolueore kod weche pur ma gigolo chambgi kendo ok ginyal rito mondo gine ka gikethore. Cham ka igolo e puodho machalo kaka bel ka achiel kod oduma, ibiro moyogi ma gituo maber. Bang'e ibiro dino bel to ipiedho maber aeto ikete yath. Bang'e ikane kama ber ma koth ok goe mondo kik otow kata otwi ka pod ok itiyo kode. Bende oduma ka igolo e puodho ibiro golo oboke ne kaeto ikete mondo otuo bang'e ibiro suse. Ka ise suse to imoye mondo otuo to igoyone yath mar thuth mondo kik thuth chame kendo rege ka kethe. Bang'e ibiro kane e ogunia moro maber kata e store moro ma ilosone maber mondo kith okethre ka pok itiyo kode.

Aluora go ma wadake samoro iyudo ga kanitiere tich matek ahinya. Nikech jodak makuro ok nyal yudo pi to chieng' rieny ahinya ma gima inyalo timo onge. Bende samoro inyalo timo pith kaka mag pur to onge gino ma iyudo nikech chuni mondo iti tich matek to chieng' nyamo bang'e to gituo. Nitiere jogo ma bende samoro katamana pi ma ginyalo modho ok ginyal yudo. Chuno gi mondo gitem mana matin to gimany gima ginyalo chamo kata pi maginyalo modho. E momiyo iyudo ka samoro ng'ato oketo mana gire moro matin mondo mi otem godo ng'iyo ka bende nyalo timore koso ok nyal timore.

Chuny mar konyo ok niga kuom jii duto kendo ng'ama ni kode tiyo ga kode maber to konyoga jii mang'eny ahinya. Kendo tiponi nyiso rawera moro ma owuok mondo mi ochodh aora nikech oneno ka pii ok ringi kendo pii ochung' manyalo kelo tuoche mang'eny to bende, nyalo dhi kuonde go ma ok dware . Mae nyalo keto ngima jii kama tek omiyo owuok mondo mi okony jogo ma onge kod paro mar golo chuodho gi mondo pii oring maber kadhi kanyo ma owinjore.

Aheroga ahinya tije mag puodho nikech ang'eyo maber ni puodho ema kelo chiemo. Kendo bende tich matek ema kelo keyo. Samoro adhiga ndalo kata kaonge ng'amonyisa ni mondo adhi nikech onge ng'at mabende chula nikech en puotha. Bende ang'eyo maber ni kaa kuno, to bang'e abiro keyo. Kendo abiro yudo cham mang'eny kaluwore kod teko maketo e pur no. Bende abiro use mondo mi ayud pesa, kata abiro kane mondo achame mos mos kaok akwech kuonde mamoko.

Mae en achiel kuom guenge go motwo ahinya kaka mago mag Turkana. Kuondego mayudo pi ok yot. Kendo ji nyalo bedo kamanyo pi mabor eka mondo giyude. Pichani nyiso miyo moro ma obiro omo pi. Kendo orundo chumani mondo eka pi owuog piny kabiro e kube. Kendo oneno tich ma ok yot, kata obedo ni oyudo pi kamano to rundo chumani ok nen gima yot ahinya. Kendo bende ting'o pigni ka itero ot en tich maolo ng'ato. Kendo ok inyal sombo pi mang'eny moloyo gi dichiel.

Pith mar jamni samoro bedo ga matek, nikech gidwaro gigo mang'eny kaka pii mar modho , lum ma gichamo. To bende gidwaro ga mondo othiedhgi eka gidag ngima maber. Kendo tipo ni nyiso jogo mokelo dhok mondo mi ochuogi sindan kendo jalno machuoyo gi oumo ume to luete bende otueyo mondo kik oywe muya marach mar yadhgo ma ochuoyo godo dhiang'. Bende weg dhok ng'iyo maber kaka ichuoyo dhog gi mondo kiki chuo gi marach eka mondo kik giinyre. Mae nyiso era makende ma gin go kuom jamni mag gi

Seche go ma wawuok ka wadhi e puodho kata waloso ndalo mondo wapith, ber ka wang'iyo ni to en ang'o monego bed ni wapidho nikech ntiere gigo mabe wapidho to ok konywa kata gikonyowa e yorno matin ahinya. E tiponi wan kod jalno mopidho alot mar boo kendo en gino maber ahinya nikech inyalo uso ite ni kapod yom. Bende inyalo ng'wede to in bende ichame. Kata kamano, kothe bende inyalo uso ne jii mopogore opogore. To bende inyalo kawo kotheni ka osetwo to ichako ipidho kendo kodhi ni bende inyalo kawo titedo godo ka nyoyo.

Mae en gedo maber ahinya kendo ng'enyne yudore e bombe, nyiso ni jogo ma ogere gin kod pesa, kendo gin gi nyalo mar timo gik machal kod magi. Tiponi nitiere kod jogo manie bura kendo nitiere weche magiloso kata nitiere gigo magipuonjore e yo magidwa mondo gitimre. Omiyo gibet kamoro achiel, bende nyiso ni gin jogo manikod paro achiel, emomiyo gibed kagiluoro kamoro achiel. Kendo gitiyo gi gigo manyasani mabende ineno ka TV nitie ka, manyiso ni kagidwaro neno gino maginyalo neno, kata midwa pim nigi mondo giyud ler e wiye, inyalo ket negi mondo gi ne. Bende gin kod pi mar modho. Nyiso ni oketgi maber nikech gin jogo manigi nyadhi.

Ler en gino maber kendo onego bed ni jii luokore pile ka pile mondo gibed jogo ma ok nyal golo muya marach seche go ma giwuotho gi jowetegi. Chieng' ma okwongo mane aluokora kod pii maridore ne ok awinjo maber ahinya kata obedo ni ne en pii maler nikech ne atar kendo ne aguonyora kaluwore gi pii mane atiyo go kendo ne en pii mamol koa e bunge kendo noneno ka pii maler to kata kamano yugi kod chilo mane nie iye. Omiyo kane ochopo e ot ne anyalo gwonyora ahinya kata obedo ni ne awiro moo pod denda ne otar kendo ne obarore ahinya.

Samoro jomoko bedo ga gi achaya kata kamano luor en gima ber kendo kiyudo ka jii timo gimoro in be itimatima kodgi nikech, ok ing'eyo gima kiny omiyo ka jii opango laini mondo mii oyud kony ber mondo mii ipang kik ing'ad ng'ato ni idwa mondo idhi mbele. Ok ing'eyo gino ma mbele kata ok ing'eyo ng'atno mabiro yude kaluwore kod jotelo man kanyo. Samoro inyiso ranyisi marach to itimo maber e somo. Mae nyalo miyo ikos yudo gino midwaro nikech ibro ne ni wiyi tek kendo ichayo jii ahinya omiyo ok nyal miyi tich mondo itii kod jomamoko.

Aheroga konyo jogo madwaro kony, nikech an bende kinde moko ne okonya. Kane pod asomo, ne nitiere jogo ma jomigawo mane owuok mondo okonywa. Kendo ne gikelonwa chiemo kaachiel kod lewni mag sikul mane warwako. Omiyo ka ng'ato konyo ng'ato, kik iwinj marach. Kendo bende ka ineno ka kony no pek ahinya, in bende inyalo riwori mondo iket lweti kanyo mondo utim tijno mapiyo. Bende nitiere jogo ma ok ohero konyo jowetegi ,ka gineno ni gin jogo ma ok owinjore bet godo machiegni.

Anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tich mar pur kaluwore kod gino mopidho kaachiel kod lowono mopithe. Bende kaluwore kod pi mayudore e alworano. Nikech samoro opidho gino ma ok dwa pi mang'eny ahinya, kata opidho gino ma ohero pi kendo dwaro pi seche duto. Omiyo ibiro nyise yore go monego bed noluwo ka oolo pi. Ka en gino madwaro pi matin, onego ool pi mana matin, to kik ool pi manyalo mol madhi kod lowo. Bende ka en gino madwaro pi mang'eny, osik ka oolo pi eka mondo gino odong maber. Bende ong'i kodhino monego bedni opidho, nikech samoro lowo rach. Omiyo onego nyaka gi manyiwa eka mondo gigo mopidho dong mapiyo kendo gidong ka gibeyo.

Gino ma kelo mor e tipo ni en jaduong' moro mani kod lony e yor keto pii kendo en gi paro maliw ni ka oywayo pii kata ka oguro pii to obro bedo kod ngima maber kendo ok obisiko ka osombo pii. Bende nitie rawera moro ma ochung' ka ng'iyo kendo nenore ni openjore penjo mang'eny ahinya kaluwore kod gima jaduong' ni timo, nikech en oa e ndalo kata odhi mana ndalo to ok ong'eyo gigo moluwore kod pii. Bende chal gima openjore ni to jaduong' ni ne osomo tijni kanye mapod nie wiye nyaka sani.

Tich mar pith diel en gino ma jii ok ohero ahinya nikech diel chendo kendo goyo koko. Chieng' no mokwongo mane atemo pidho diel, ne ayudo ka kara en tijno mayot ahinya nikech diel dwaro mana oboke kaachiel kod pii mimodho. Bende diel ok tuore ahinya omiyo weche mag thieth ok ng'eny ahinya kuom diel. Bende diel inyalo tero pap mondo mi ochiem bang'e to ibiro duoke dala. Kendo diek ka in godo ibiro yudo tich mayot nikech moko ntie magolo chak bende ibiro uso gi to iyudo pesa. Diel en gino ma tije yot nikech ginyalo dak kamora chiel kata ka gin diek mang'eny maromo nade.

Chiemo en gino ma ng'ato ok onego bed ni koso. Kata ka ok wayudo mang'eny to ber ka wayudo kata matin, kendo en gima ber ka waloso chiemo e yo makare nikech mae biro miyowa ngima maber kendo, geng'o tuoche go manyalo mako wa ka ok waloso chiemo maber kata ka ok watedo gi maber. Bende ka wachamo chiemo ma waluoko seche go ma watedo en gino maber ahinya. Omiyo onego wang'i kaka watedo chiemo mondo mi kik wayud chandruok mag ich kaachiel kod mag thieth ber. Ka wang'iyo ler mar aluora kaachiel kod mag dendwa ka waloso chiemo.